Kadlta ajo esiai enkiremore ena n ore temurua natii mesapuk akeyie enasiai nakajo ore pamasapuk na tenkaraki nemetumi enchan oleng, ore si tena na kajo meeta ltunganak ina elimu nairemishoreki nemeetai si ntokitin naasishoreki aremishore neaku naa kedorop ketii enasiai abori temurua natii nanu ,nitoki kake ore dua ake ata naa doropi ketii wuejitin naasita ketii abori Oleng abori amu meetai naa inangeno nairemishoreki neaku ketii ake abori kake .

Ore taa enasiai o investigation olaruok nemesapuk tenkop aang tenkop inyi amu mesapuk enkaruoshio tenkop aang, oo neatae tonkolongi kake ketii abori oleng mesaj naa nemesapuk enkaruoisho tinakop, kake keeta ake noshi olongi naatae laruok moobo waare loya neas mbaa enkaruoisho arashu naa mbaa namaasidan aitaas ltunganak na nakata ake elotu ena department nijo ena aingia kakemesapul oleng mesapukduo oleng tenkopang anaa nkulie kwapi nijo ntauni amu atua nkishu neaku mesapuk enkaruoisho ,ore enkaruoshio sapuk naatae na empurore onkishu ninye ake

Kaidim nai nanu atejo ore enampuni e British company naa ninye ainaitobiru kuna tobacco products pookin tanaa osigara tanaa orkumbau naninche distributers na ninche biggest manufacturers odistributers orkumbau te east Africa.

Tenara naaji olopisai lesirkali tecounty ,ore ake pee eku kenyae nafasi naigerieki iltunganak naiterunyie kulo tunganak oota enkisuma eshumata, kake ore sii agira aiterunyie lelo oota enkisuma eshumata, nangas sii aingor kulo otii abori tenchoto emaendeleo. ketii kulo tunganak otii abori neeta inkera enye enkisuma meetae na connection neeku tenemutu naaji nanu aakara olopisaai lesirkali ecounty, naa kajo naaji pee eiterunyieki kulo tunganak oota enkisuma haswa kulo otii irmareita lotii abori, kake ore sii ati ina tena duo esiai enkigerore esiai nemeyieu enkisuma sapuk, nikinterunye kulo tunganak otii abori tormateita pee kitumoki pookin ailepu nikilepu ana emurua, kake ore naaji toombaa enkisuma naa kenare ake pee kinteria kulo loota enkisuma sapuk alang kulo lemeeta nikingua kulo oota. kake ore ake pee enku enchoto nemingori enkisuma nikincho kulo lotii abori.

Ore enaiko tenaisum oltung'ani pee yolou ena siai naitauni irkujit loo nkishu arashu loopik ake nkajijik naa teneeta oltung'ani olchamba sapuk, neeta irkujit loobulu tele shamba lenye, nang'asa aliki iltung'anak lotaasa apa ina siai, nang'as aliki venye naitauni ilo kujita wo enepuoi aitaas woo wo woo maende o benefits nayaki ele kujita. Neeku ina mm kang'as naliki iltung'anak lotaasa loitautuo kulo tokitin, naliki ene waita venye naikuna mpaka neeku mpisai arashu venye naisaidia too nkishu enye amu kishori naa sii nkishu, nimir amiraki iltung'anak lemeeta. Ore ake pee meeta ele tung'ani olchamba najo kiidim sii ni kodisha nelak mpisai naa kajo kiidim ele shamba atushuku. Neeku nai ore naake peedol oltung'ani ajo keeta ena toki faida itolioko iltung'anak lootimira ninoto faida naa kajo kelo ake sinye alo ai kubali nelo aas ina ata tenemeeta ninye olchamba lobulunye kuna kujit nelo ai kodesha olchamba loshukoki iropiani naalakie ilo shamba o naalakie ina wo ina faida enye.

Tenadol ee ena building, ene KICC nadamu Nairobi amu nkaraki naa Nairobi etii, nadamu ajo ninye oshi easioki intumoritin tuseme the governments kulo arikok duo oshi aeasie intumoritin mara mingi mingi ore sii KICC naa iyiolo naa ajo ninye naa building naado oleng' tenairobi, neeku tenadol nadol ake anaa ninye easioki intokitin kumok kepoi sii iltunganak aadol intotin natii atua, nepoi sii inkera esukuul aadol neeku naa tenadol enewoji nelotu indamunot ainei aa kadamu naari apa kitii primary ajo kejokini iyiook entalak nekiponu aajing lift neeku ewoji duo ajo meetorono, ewoji naa neasioki intumoritin, niyiolou ake ajo nairobi etii neeku tenadol ore indamunot nepuo nairobi amu iyiolo ake ajo Nairobi etii, nepuo indamunot imbaa ee government amu iyiolo ake ajo ninje naibungie intumoritin ine woji imbaa kumok oleng' naponu indamunot tenidol ena toki e KICC.

Ore ena siai enkano miisapuk oleng' tenkop ang' nkaraki naa mee meunishoi tenkop natii nanu, meunishoi oleng', neeku ijo meesapuk mee neme ke misapuk ake, meetai pii meetai pii esiai nijo ena tenkop ang' amu meuni naa enkano tina kop amu ore nye nabo meetai meetai nye ilcha meetai fertile soil naunieki, nemeetai meetai iltung'anak lo looyiolo ena ujuzi na naunishoreki , nemee, ore sii tena ee ina kop kajo

Ore ntokitin naagira aasa tene naa kelelek aa esilanke egirai aaturu tene naokunyieki enkare egirai aatur aitayu ewueji nepukunyie enkare. Kelelek sii aa keetae entoki nagirai aapik atua nelelek sii aitoki naa ewueji nenukarioli oltungani. Kelelek amu ore nena wuejitin ake itum atuturi enkumoto niijio ena kelelek aa nenatokitin egirai aitaas. Kelelek sii aa enkare egirai aaturu, kelelek aah keetae entoki naji pee epiki atua naifaa nekenori. Nelelek aaa nelelek aah

ore enkisiyiare nemikilakitae naa kegol oleng naa keeta ngolikinot kumok. amu ore enedukuya, ore oshi entoki naisho oltung'ani metaasa esiai naa olmushaara likilaki, ore naake peeku metii meetae entoki nikilaki te siai niyasita naa keeku ajo, metum entoki nikintagol taasa ina siai, mitum eeh, metumu entoki nikijo,, metum entoki nikiriwaa taasa ina siai tenkaraki nimikilaki neeku ijo enoshi naa ijoki kewan ata ninye tenaas, teneitu aas ijo ake ore adake maalaki adake, neeku naa nena golikinot etumi, kake ore sii sawadi arashu imayianat nitum teniret oltung'ani imaniki niret oltung'ani aitayu te nyamali, ore taisere piijing siiyie ina nyamali nikilotu sininye alotu aitau, neeku naa idol ajo keeku ina sawadi keeku ina sawadi, ina mayianat nitum teniret ilo tung'ani kake mee hoo neme pookingae likiret likilotu aitambua after nitareto apa ninche ketii irkuliek laa iret ore kenya peeku ninyamalu siiyie peeku ninche loifaa nikiret nimikiret naa. kake ore te nkumoi ketii laa ore ake pee isadia sii ninche nikisaidia sii ninche.

Ore etoki naasishoreki techatata osesen naa daikin daikin naata biotisho, kifaa si nilo adol oldakitari, te matejo kila olapa, ashu kila olari, ashu di ninye kila wiki, pee yiolou enegira osesen aikunari lino nitapaash kewan imoyiaritin naifaa nipaash. Ore sii aae toki naa kifaa nimipuusa moyiaritin too sesen lino, tenining ajo mme sidai osesen nilo sipitali nilo ainguraa ajo kanyoo shida, eton itu eeku enyamali sapuk. Ore si daikin kifaa ore wuejitin neyierieki kifaa naa wuejitin sapuk wuejitin safii nemetii nemeti ilchafui, amu ina kata naake etum osesen biotisho. Ore ore sii ekiti shalan osesen naa keyieu oltungani lemeeta damunot ore ake pee eku miata damunot, na keshetayu osesen nimitoki asasu, kake ore ake pee eku yata damunot oooleng arshu igira aishu damunot mifikiria oooleng, negolu negolu amu keaku kegira osesen aifikiria oooleng, niendelea biotisho adoyio oooleng.

Ore enkisujata ontokiting, naa aisidai amu keeku naa kitau ntokiting olchafu, nisaidia to moyiaritin, kake ore si enkisujata ontokiting na kitanaurisho, kake ki tegemea si enaa eneba ntokiting nisujita. Enaa kumok intokiting, na kumok intare arashu nkishu, naa kegolu. Kake ore naa peme pimidim ataasa peleleku inasiai naa, pisuj intare tenkolong enche, nisuj inkishu tenkolong enye, nisuj irkuon tenkolong enye, arashu naa impotu iltung'anak mikietu aretoki inasiai, naa nakata ake eleleku. Ore si enkisujata ontokiting ore ena melelek kitanaurisho, tenkaraki naa inkaik intumia igira ai pump ina ai pump ina nini, inatoki naisujieki.

Ore ore enaa siai e sipitali mesapuk tenkop natii kake metii ake abori leisawa ake amu keret ake iltuganak tesaa, ore sii esaa narish oltugani naa ekiata isipitalini naabaya are ,uni naidim ailaza oltugani neidim sii aitaasa imbaa naijio naa, aitoiu intomonok nishoo iltuganak ilkieek naa loomooyia ore lelolaa kidimayu naaji pee ilazae naa keidimi ake sii ninche ailaza. Neeku hoo nemesapuk amu ore sipitalini ooloopeny naa niche nkumok Kuna naamir ilkiek ake oopeny ookulie naa kitaas iltunganak services pookin naa kake ketii ine serikali abori kake ore noo loopeny keisapuk oleng tenkop ang naa keisiadia iltunganak naa keiokoa maisha ooltunganak tenkoitoi sapuk oleng naa keisaidia iltunganak oleng sana sana intomonok tenkata nayieu nejing aji Keisaidia oleng.

Ore eneingurari teniyieu oltungani neiger empalai e kiama naa kitegemea tenaa ore kulo tunganak poki aaare aa entomononi o lpayian oyieu neamisho naa keyieu ake naa eitu eyamisho aikata ore ele payian eitu aikata eyam enkae kitok arashu neyama niguaro naa eyimu Kuna pala eimu naa enkopis e government arashu ore ena tomononi nayami neme entomononi elikae payian naa kifaa sii naa ore kulo tunganak ooyama naa keyieu ake naa keetai ilarin tomon ooisiet neilep aa iltunganak looyiolo enaasitaa amu ore enkerai arashu oltungani loo larin tomon oopishana nedou nemishia naa netum Ina palai enkiama naa ore enaikoni tenetumi ena palai enkiama naa pee Iko ake inkopisini e serikali naa ine wueji ake Ilo atumie nikipui aapuo ai saidia toonkopisini e serikali nilo atum ena toki nepui aapuo ai sign nitum aeu ataasa harusi ino .

Kadolita inkaik are, ah ore nabo naa kajo enoltamoyiai, ore enkae naa enoldakitari. Kajo kegira ele dakitari aing'uraa woshot oltau tenkaina ele tamoyiai. Nadolita nkarn naigero tewoji nijo kepus, natii enkarna naigero reader more, ninche naa adolita tene.

Keetae sipitali e aga Khan hospital Kisumu neetae jaramogi oginga odinga teaching and referral neetae Kisumu district hospital neetae blue ridge medical eetae sii max cure hospital.

Ataasa ena siai aingor intare. Hoo naa enkaraki ake duo naa maata esiai naasita naajokini naa padol aisaidia olalashe lai mataas. Naisaidi taa doi naa esia ena nikitubulunyie, kitubulunyie atua nkishu niaku imessia duo nagol niaku ina naaduo paatasa. Kake ataasa neme esiai nagol, naa esiai ake naifaa nikias pooki intoyie olayiok tenkaraki naa nikira niatua nkishu . Niaku ataasa nanu oleng oleng ena siai

Ore torkerenket le Homabay, eetae imoyiaritin kumok kake ore inaayau keeya toonkera neetai emoyian niijoo maleria. Ore maleria naa emoyian naa keejing naa nkera tenkaraki nemeetia iimai naibooyo enkajangani. Neetai sii emoyian naijio elototo oonkoshuak diahria tenkaraki naa nenya nkera ilchafui nenya intokitin nemeeta biotisho tosesen. Eetaei sii emoyian enkijape aan Pneumonia keibung inkera tenkaraki naa nemeingor intoiwuo inkera esidai, meishopoki inkilani nairoshi niyiolo naa ajo ore orkerenket le Homa bay naa keirobi neaku naa kelo aiafect inkera neibung nkera emoyian orgoo. Neetai emoyian e ukimi aataa HIV/AIDS ore ena naa eetea inkera naini eeta ena moyian, neetai inaatum tenkaraki naa nkoitoi nemeishaa nemeingor ate aapash ntokitin naa naikoenamoyian metijing ninche. Eetae sii malnutrition aaa menya nkera nemeeta biotisho tosesen. Keyau sii inakeeya amu ore ake peeku menya enkerai endaa sidai naa kelo aku